Ma endi en oduma, kendo ndalo moko ne apure kabisa, ma atio kod odumani e chulo omenda mara mar skul kuma natiegoraa, kendo gini nokonya kabisa.

Kaendi aneno ka rawera moro ni e puodho. Kendo otemo yao oula kata mtaro mondo pii onwang' yorno ma oluwo ko okodonjo e puoth ng'ani ketho gigo ma opidhi.

Bedo gi osiep kuma itiye en gino maber kabisa. Lakini kata kamano, bedo gi osiepe mathoth nyalo rocho chenro mar riwruogno mar mitiyo godo ka mbaka mang'eny mathoth nyalo donjo e apisno kendo jogo matiyo kanyo wigi nyalo wil gi tich magitimo. Kendo riwruogno nyalo kwano lal mathoth kabisa ka jotuch wigi owil gi tijno magitimo, mowinjo gitim kendo donhjo e mbaka nikech giseloso osiep manono e apis.

Kuma atiye, jotich ohero wuoyo kod jowetegi kabisa. kendo sama gipimo wach moro gitiyo gi dwolno mamuol kabisa mondo jogo tee owinj wach magitemo lero kata wacho ne jowetegi. Kendo moko temo tiyo gi lwetgi kagitemo lero wachno kabisa. Koro kuma atiye, jotich ohero wuoyo kod jowetegi kabisa gi dwol mamuol.

Bedo gi tudruok gi osiepe tinde obiro e yo no mayom kabisa kata obedo ni ng'ato dich kata tiyo kuma bor. Onyalo tiyo gi yore ma nyasani mag tudruok, achiel kuom gi kaka ong'we yamo. Onyalo gocho negi mondo openj gi chal mar ngima mar gi. Kata onyalo oro ne gi ote no machuok ka otiyo kod simbe mar lwete mondo mondo owuo gi jogo mondo openj gi kaka ngima gi osebedo ka dhi. Mano e yo ma tinde atiyo go mondo awuo kod osiepe na ma an godo mabor kabisa.

Kata osebedo ni jotich matiyo kod bengi thoth mokalo e Kenya ka, pod aneno ni ATMs pod nigi pod nigi pod nitiere kod tich mathoth mokalo. Ka inuang'o ni bengi koseromo saa achiel mar otieno to iloro gi. To ATM tiyo twenty four tiyo tiyo seche piero ariyo kod ang'wen. Ka ng'ato nyalo dhi sa asaya mondo ogol omenda mage. Kata chieng' ngeso maji ok dhi tich, kareno mar ATM ibiro nuang'o ka ninono kendo inyalo golo omenda mari. To bengi chieng' no chieng' sabato gi chieng' jumapil ibonuang'o ka bengi mathoth thur ka olor to ATM ni nono. Koro mano emomiyo ATM pod nigi tijno mathoth engimawa ma pile pile.

Ka ngato osechopo higni apar kod aboro, ochopo higa mar bedo kod opande mare, to mondo onwang opande mare obiro dhi kar ruoth ma gweng gi mabiro miye barua ma ruodhno ndiko kaka kijana no kata ojana no kite chal, to obiro kaw barua ni ka odhi go e Huduma centre machiegni kode kuma jogi biro goye picha kaito ibiro kaw ranyisi mag lwete mibi ter e apis maduong mayudore e buore Nairobi mochung ne migration, kaito kaendi obiro rito thuolo mar dweche ariyo to opande mare biro duogo kendo obiro dhi kawe achiel kachiel kar ruoth ma gweng gi